Ndojer boisioni okere omitwogik ii ako omitwokichuton chu kokuren chinja ii keboisien en omitwogik yon kichobe omitwogik amun teshin onyinyindo borto, ako bik alak koraa koboishen kou kerichek en bortanywan amun kerichechuton ii kokoron kabisa sana sana koyon kanam chit, yon kanam chito tingoek ii anan koyon kayaam mokwek anan koteket, kotoreti korotwechu kabisa kichemushoni en beek chebele bik ii ak kemikisen ak indimo ak karlik kotoreti borto koraa, ako kit akee ndoker ii okere ole bichu komoche bakwalda korotwechuton amun ikere karit nekokinde chinjachuton ii asikeib kobaa sokoni kobokosiche rabishek chechang en sokoni amun mi high demand kabisa chinjachuton.

Tuguk chemile bik en pichaini komiten bik oengu anan somok cheroritos kabisa omokinge kole kamil nee imuche komi kii nekamwaa chichon nome apple kokomwoji kwany inko koimuj kokolei kokoji buj anan kokomach chepkondok komil bichuto tugul , anibuch ii kitakee nemile bik ii koo mi chito nemi taban yuno nemotoretishe teleli kobongoni bichuton ii alak apple sikobakwalda en elekabakwaldaen.

Eeii bitunat kabisaa tukuchuton chuu kekuren pilipilik en korenyon ak ko chome biik temiik chechang komin koroiton amun rutu mising amatabushek chechang pilipiliondoniton ak ko kora en chito nemotindo imbaret neoo komuch komin en eleming'in en kabungu'nyin, ko moibe nabas neoo amun muche koik ketit akeng'e lakini koiye pilipilik chechang mising ak ko koroiton kechoben amitwokik imuche kechoben yoon kisusen amitwokik kouu elechomndo biik alak lakini sana sana ko biik alak kochome konde amitwokik yoon kokorurio amitwokik kochome konde asii kwanyinyit amitwoki choton ak ko koroiton kora keyoen mung'aret sana sana keibe kobaa hotelishek en olimbo korenyon amun chome biik chechang kotesyi amitwokik ak ko siche beit ndandan mobeit nekali mising ko kikochin, kikochin rabishek chenomekee ak pilipilichuton ak ko kararan boishoni mising ak ko achere chitukul matin kometinye imbaret neoo en koreng'ung ko imuche imiin en eleming'in amun iyoe.

Ichechu ko choton kekuren 'pilipilihoho',ako pilipilihoho chuton kokororonen missing sanasana yon kichope amitwokik kiboisien icheket kesusen amitwokik, ako kora imuch kechopen choton amitwokiki kikuren 'fried rice' kimikiseni icheket ak korot alak ako kora pilipilihoho chuton imuch kialda en olimpo market akoo sanasana chun biriren ak chun tolelion komoche kotinye beit nemiten parak kabisa amun motomine temik chechang mikora chun nyolilen ngandan machang en pichainito ni kotoku kole chang chebiriren amun tinye beit nemi parak akoo toreti temindet anan minindet kosich chepkondok en aldaetab korotwechuto so en sokoni kotam kwoldo nekit taman taman koo ndiker en rapinisie chuto kotot koit rapisiek chetotkoit elifusiek mut, ako kararan kora boisioni en temik chechang toreti icheket kolong'ee.

En pichainiton ko kit nemiten yuton kekuren egg plants, ako egg plants initon ii ko kararan missing' sana sana en chopetab omitwogik, kichoben omitwogik ii akocheben omitwogik kwonyinyekitun kabisa kwonyinyekitun missing' ochome kabisa ndo boishen egg plants initon ii chobe supu chebo omitwogik ko onyinyekitun ii ak kwonyinyekitun missing' , koraa indiker egg plants initon ii koo tinye rabinik kabisa tinye beit nemiten barak inkialda ako kochin koraa temindet kelchinet, ak kokochi chepkondok chechang yan kaalda inendet, o koroiton ii korutu en olekorut kou imbaronik chemengech malasima imin en imbaronik cheechen ako ochere temik chechang komin koroiton ii amun chamaat egg plant initon ii en komoswek chechang sana sana ko en hotelishek ii kochome koboishen bik chechobe omitwogik.

Koroiton ko niton ko mokopchat ak ko en Kaa Yoon imoche imin ko lasima itinye tenderekyik ak ko tenderechoton koyoche ko cheyomnyotin Yoon kecheru en oriitab mokobchat koyoche imaa takosoyo ak ko yoon imoche imin ikerere kityo imbaret anan iletee malasima okot kekerer, kisemberi kityo kichobe imbaret kityo ko bombonit ak ilete tendere choton bo mokobchat ak ko rutuu icheket kabisaa motore okot kasartab three months korutu icheket, ak iriib kora amun anan komii tiong'ik chemuch kwaam ak ko ng'em mokobcha ndaniton koyoche iriib kora eleminchini amaatar tiong'i choton.

Boishoniton nibo minetab mananas ko nyumnyum mising olekeyoito boishoniton ak ko kararan mising amun boishoniton ko ndiker ko mauui, yoon imoche komin chito komiten non ketit aeng'e nee en ketichon kokebuten koyoche ibchei koyob oengu siminde kora Simon en taban, momiten chekelelen kimine tenderek anan nee iriee kityo stem anan ko ketit nekotelelen mananas inoton Irie kityok koyob oengu anan ko somok ak iminchi olerubeke anan ko komosto akee, korutu mananas inoton ak ko kararan mising boishoni ak ko yoche iriib kotakorut mananas ak ko ruryo kabisaa en imbar kotomo ibut ak ko elenoitoi kolee kokoruryo ko imuche ichutu aeng'e en metitab mananas inoton kokorur sinai ilee kokorur komong'u inendet kot ko kokorur, ko kararan boishoni mising.

En korenyun keguren matundechuton tomatotirii ago chang missing sanasana en korik chechang en kokwenyon ko matekosani tomatotirii ichuton. Amun nan korutu ichegen anan komin chito anan ko imuch kiriam tomatotirii age ak ilete tenderekyik en elekete, korutu ichegen ak koiyo chechang mising ago en korenyon kochame lagok mising tomatotirii ichuton mising yon kagorurio kapisa koanyinyen. Kotoma korurio ko mindilil kidogo laini kwanyiny kora mising ago tomatotirii ichuton ko biik alak kochome kwalda en olimbo sogoni. Agot en korenyun, ko yon metinye chito kasi imuche ipeibut ak inyeite en tabanutab oret ak ioldechi biik eng beit ne chumnyum ago toreti kora kogai chepkondok nganda chemachechang, kogochi chito chepkondok che much iboisien en betut.

Koroiton ko en lukaitab kingereza kekuren french beans ak ko boishoniton ko chome biik mising chebo central choton ko kokoek en olimbo central kochome kabisa boishoni amun chome icheket boishoni amun icheket ko biikab mung'aret ko kikonai kolee ng'ealda en olimbo sokoni kosiken rabishek ak ko koroiton ii ko kararan mising en borto ikochin borto proteins ak kokochi borto kora kokimit ak ko sana sana keboishen ko amitwokik anan ko vegetables, ko kimuch kityo kesus kidogo ak iyaam kotomot koruryo komie, ko kararan kabisaa french beans ichuton amun tinye Beit en sokoni, toreti temiik kosich chepkondok kabisaa yoon kaalda amun chome chamaat koroiton kabisaa ak ko matot kwalda en beit nemii ng'weny, oldo icheket en beit nemii barak asikosiken chepkondok chetian kora kobokomine en komoswek alak ak ko kora yoche kebut, mokikonye koruryo kabisaa korotwechuton yoche kebut Kotoko ng'orng'or asikoko komonut asikosich beit kora.

Koroitaan ni kegureen batenat koroitaan ko machei ko kergei ak mogopchaat ,sana sana akoot en oriit yaan kagetil ii kotindoi tenderek che machei kouu mogopchaat ii ako talelian orit ako ole kipchaptai koroi koyaan yaan kakebuut en mbar ii ko yachei iun korong kotilililegituun ii ak ii kosayaa kotaar beek en barak yeityaa itil ii ak ii yebae yeb kobuun komosweek che chaang ako kora koripeen gei koroi amuun Mae kowui kabisaa yaan itilien rotweet ko yachei itil kabisa koyaab komosweek che chaang che tot imuuch iwaiy ii ak iistee tenderek kyiik en orit ii akiwai kora Barak ak yeityaa yaan kaiwai ii isegenii komegekituun kabisa ak iuun ii yeitya yaan Kai iuun ii inde maa ichemshaan ak sana sana biik che chaang kochame kichapeen chapatii koimuuchei yaan Kako ruria ingalaljii kidogo ak kandaan en chapati ii ak yeityaa ichapeen chapati biik alaak kora kochape Koo koam koek amitwagiik kimuchei kesus kora ak kechapeen amitwagiik ak ke mixeneen tuguuk che uu githeri kouu ole chamdoi biik che chaang.

Chechuton ko choton ko coffee anan ko kawek chekokebut en imbar ak ko kiit neteseta en ireyuu ko mii chito kabisaa nee kakong'aa korotwe chuton anan kopimoni inendet korotwechuton ak ko boishoniton komoche kariik ak ng'omnotet nemiten barak amun indiker moshinishek chekiboishen ko yoche komii chito nee expert anan ko chito neng'en inendet tukuk chenyolu koyai ak ko boishoniton kobo chito nekikonai kabisa komin kawek ak ko kikonai elekichopto kawechuton.

Eeii kirotoreti chii konetkei noton ko kiit nelel, ak ko kouu elekakimwaita en yuu konoton ko biretab beek ak ko biretab beek komoe chito kabisaa nekikonai kobir beek asikonet chito akee amun imuche yoon mong'en chito ng'o komuch koyee beek chechang anan komuch kobar bechoton yoon merib inendet ak ko moche experts kabisaa boishoni ak ko biretab beek ko kararan mising ng'andan yoche iiku nyikan ak iiku carefull kora yoon ibire beek ak ko kararan mising boishoniton ak koyoche inai tukuk chekiloche en yoon kibire beek, mokiloche ing'oroichuton boo kawaida yoche ichengyike choton kikuren swimming costumes asimuch ibir beek komie ak ko kararan boishoni mising amun exercise kora en borto amun kotoreti kora inetkee tukuk choton chebo maana en maisha.

Boisioniton konoton nebo minetab lettuce ee noton en lukaitab kingereza, ako sana sana ko lettuce ichuton ii komoche kogerger ak kebich ako minetab lettuce ichuton ii kotiengee taipit nebo lettuce noton nekemoche sana sana koniton nibo sokek nechome bik missing' ako roisi en bik chondomo komin, so en minet ii ko elekinetito chito koyoche kocheng chito elenyolu elekararan eleminen, ako lettuce ichuton ii komoche ngungunyek choton che fertile anan kochetinye nutrients chetoreti icheket koechekitun, ako lettuce ichuton koraa komokchingee beek chechang ako yon koidich eleminen ii isertoi tenderekchik ii ak itup ak ityo korurio, ako koraa koyoche iripchi beek yoche kotinye beek abokoraa asikorurio komie o yoche koraa iker ile momiten tiongik ibiten choton ko chemicals ii asimatar pesticides ichoton ko kararan missing' boisioni ako ochere temik tugul koyai boisioni.

Baishoniton ko baishet noton netesetai en factori noton Nebo chaik ako baishoniton ko nekiproseseni chaik yangakobut temik en imbar AK yangakobut temik kobute Koba centers cheimuch konyokobur kidogo aitya konyo lorishek anan ko lorishek choton chebo chaik nyokoibe icheket Koba factori olebakemae korÃ a en treishek cheterter asikobit kosaya ako yangasayok ko imuche korolen ichenken sikosta bek yetyo yangagerolen icheket komengekitun anan kechil kendoinicheket koburen bek en kasarta neon aityo koraa kemaa akenga korotwek chuton asikecherunen choton chechame bik machanik akokararan baishoni kabisa akochamat en kerenyon en olimbo kericho baishoniton Nebo chaik amun ikochin temik chechang chepkondok sanasana koraa ko en yangasich bonus en arawet ab Taman en kila kenyit kararan baishoni mising

Koroiton ko mashinit noton nekitemishen anan nekibaten imbaret ko kararan mising ako bo kanut en bik ab kokwet amun en Chito noton nemotindo imbaret neon anan nemaon mising nemamokyinge terekta amun inikomboan terekta komokyige rabishek chechang kabisa kotem imbaret ako koroi komoche kityo Chito agenge anan ko aeng kotem imbaraniton ako nyumnyum mising Bei nyin akotareti bik ab kokwet kabisa sanasana en chamaimuchegei mising akomaimuche kokomboan bik konyokotaret kotem imbaret neon kokararan mashinit Ni mising amun inyunmnyumi kasit akoteme eleon nei AK eleui Kou elechopto terekta tandan terekta kimache kokali en Chito age kokararan baishoni kabisaako achere kora temig kotkoimuch kosich machinit niton kwal koimuchi icheket kwal amun tareti icheket konyumnyumun kasit nywan kararan kabisa baishoni ako tareti koraa temig kosich kimnatet akotestai AK baishet nywan amun mangeyos icheken ngamun baishen out ngopat imbaret

Ndaker bichait niton Nebo butet ab kawek koakere ale mi Chito kabisa nikikokiljigei komin kawek chuton akityo kokakosich tenderek koraa akoyio komie ako kit nenyonen metit nyun agere Kole Chito nekikokiljigei kabisa akorib kawek chuton atatun kosich rururtik amun igere baibai bayat Noni kabisa kobute rururtik ako Minet ab kawek kora ko kit nerahisi mising akobik AK kit neachome temik chechang sanasana en choton temik Chemenye kamaswek ab robta amun chome korut komie en kamaswek choton chechang bek. kawek chuton akotinye Beit koraa ngandan butenyin ko matarahisi amun Kou elekikertai en bichait niton koyache kekes kwaege aenge akebute kwaenge aenge en imbar akokingete mising amun mamiten oret ake olekebutito yache inei kecheng Chito minindet anan kotemindet kocheng bik chetareti inendet kobut kawek chuton amun koraa yamakibute komie koimuch bakokonin Asaram anana ko ngetutiet yanimache iyalde amun mesiche kastomaek

Baishoni ko kikowalak mising en kasarta en morenyon amun kora kingotakomin bik Keny koroiton kikotakotinye Beit en olimbo market lakini en inguni kobtemik Chechang komakobwate komin koroiton amun koroiton inguni ko making gei Karik choton mi Barak akomakin gei ribet AK ngamnatet nemiten Barak amun ntamakitibe koroiton koimuchi koib koristo icheket anan komuch konyokongem taritik choton Che nyokwame tuguk en imbar ako temik chechang komakochamda baishoni kabisa amun ikachi icheket kasisiek chechang chemaibwatin okot ako kikowalak kabisa amun marakeree chi nemine korotwek ichuton en olimbo Kaa

Baishoni niton ko noton ko Minet ab indisinik ako elekinetitoe bik koyaache konai Chito k8le inidishiot kamikingei nabas neon mising asikorut amachilgei AK Ingo so inginon koyache kenet Chito oleki baldoo keringoi AK nabas nenyolu ko kekachi en minutik chuto AK Ingo koyache ko Kwon mising kotaret korut komie akomabirchi gei koraa nutrients ako koraa indisinik kingen Kole tindoi tikitik cheyechen mising ako ntarubw gei mising komuch kogetgei tigitik en ngweny akot matkorut koraa akomuche matkobwa k8mie indisinik chuton achere koraa temik akalenji koraa baisho komamache bik chechang kabisa ndisinik chuton sigere Kole mache Karik akomache chepkondok iyalde tuguk cheu chuton baibushiek chuton asikosob bek en kila AK kila akorurio amun imuchi komeya yamasich bek cheyamatin kararan kabisa baishoni ako achere temik chechang koyai baishoni sikosichen faida AK chepkondok

Kit netesetai en yu ko Aina aeng choton ko chebo Minet ab temishet ako choton ko organic AK conventional farming noton ko organic farming noton ko en bichait Neta ko farming anan ko temishet noton nekibaishen tguk choton chebo tuga kebaishen Kou manure lakini en bichait Nebo aeng kokebaishen chemicals kebiten korotwek asikokon rururtik chechang akokoraa en bichaini netaa kebaishen kityo ngatatek ab tuga asikorut komie ako sanasana ko en bichait Neta Komatagonu rururtik chechang Kou elekonundo bichait Nebo aeng amun en bichait Nebo aeng ko chemicals chekikindee kabisa asikochaki ruret ab tuguk akoteshi koraa kurur tuguk chechang ako koraa en bichait Nebo aeng kotareti kobar tiongik ana ko pesticides choton cheimuch kongem rutune ab minutik en imbar lakini en netaa ko bichait noton Nebo netai kebaishen oret ab kipkaa Keter tiongik choton cheimuch komit kokem rutunet ab tuguk en imbar

Baishoni niton Nebo Minet ab s unflower sanasana noton en lugait ab kingeresa kokararan mising ako kamanut en kokwet mising amun baishoni ko tinye chepkondok mising sanasana en temindet noton nengen Kole ngeip tuguk Chu ngopa nje anan sang tab emet kotinye rabishiek chechang choton ko export baishet ab export akotinye rabishek chechang ako koraa ingialda en market anan ko en sokono Nebo Nemo emet ko tinye rabinik chechang sanasana en kambunishek xhechobe mwanik koraa kokingen Kole sunflower kechoben mwanik Che choton chekichoben amitagik Aki kararan mising amun ikochin temindet keljin neon mising baishoniton ako ba kamanut koraa koroiton amun tareti koraa temik kwalda icheken Kou mauwek sanasana en bik Cho chome mawek chekirembeshanen kot komuch kwalda icheken koik mawek koroiton akokararan baishoni ako tareti bik chechang ko temik , kobik chemungarainik ko kararan kabisa akokachin ichek chepkondok